Weche man kod nengo gin gik moko kaka rabolo gi alot, ntiere pilipili hoho, ntiere maembe, ntiere nyanya, nitiere cabbage be. Kingiyo ahinya tineno nyaka nitiere pawpaw. Mago duto gik mantiere kod nengo